Maita maingĩ ũkoraga no ũndũ wa kwaga gwĩbanga, ũgakora mũndũ nĩ ararĩhwo mbeca nyingĩ ona kana nini, no ĩkorwo nĩ wiki kana nĩ mweri no ũgakora mũndũ ũcio ndabangĩire mbeca icio o hanini, kũgwo o kaũndũ kaumĩra kana o kaũndũ karabatara mbia kaumĩra kana ona kĩndũ bara nĩ arenda gũkĩgũra tondũ nĩoĩ ena mbeca , kũgwo ũgakora aragũra indo nyingĩ itarĩ na mwĩcirĩrie , rĩmwe na rĩmwe no ũkorwo wĩna mũbango kana nĩ wĩbangĩte no ũgakora indo irendio raithi ũgwo mũndũ ta ũcio nĩ aramenya ena mbeca nĩ agũthiĩ agũre indo icio, no ekũgũrania o indo kĩrĩa ona kĩna raithi ona akorwo ndegũbataraga no ũkore agĩkĩgũra, tondũ nĩ aramenya ena mbeca nyingĩ.